Itodolu ena ajo ilotorok petumi enaisho naa enkiremore olotorok.

Ekiti enasiai tenkop ang amu kore enkop naa ilaramatak losuam. Mesiduo ele kasi lenkiremore oleng.

Iyilo ajo keeta oteli namir indaikin amiraki olorere aataduo biashara taa ake emirata endaa

Kore ena nesiai eunoto orkeek, naa kataasa nkolong'i kumok, ebaiki otaata, nkolong'i naisho aas, isaidia yiok eunoto orkeek tankaraki duo eu irkeek enchan, neeta si etai ake irkeek duo ouni nishoru daiki,

Esidai enasiai amu eyau si di metaa ketii seriani enkop, naa tenitinyikuni duo sinche serkali tenkalo lomon leramatare, na idol ajo keeku nyamalitin etiu enaa